Ore batisho naata ilairemok omanya manyat nemesheta esidai naa enedukuya kedimayu netii ing'uesin torrok nainosisho neijo orng'atuny emuny arashu ninye orng'ojine ore kuna ng'uesin naa katorrok oleng amu eneinepu ewueji nemesheta naa keidim atijing nerr iltung'anak ore perr iltung'anak niminie naa kulo tung'anak enkishui ore eniare ore ewueji nemesheta esidai naa kidimai nerr iltung'anak osiwuo neyaki emoyian neidimai neyaki irkulie emoyian nijio pneumonia ore ewueji nemesheta naa keyau enkijape oltung'anak peetum enkijape naa kidimai netum imoyiaritin torrok ore kuna ng'uesin naa kerr iltung'ana niminie enkishui neeku keeya ore keeya naa katorronok oleng amu keyau orkiyioineye iltung'anak neeku kutik.

Ore eniko technology peret sirkali tenkiputata onaashuki naa, ore enedukuya, ore technology naa keretu sirkali meterewa orkilikwai, tenkata dorrop, o tesaa pookin nayieu nareu. Ore peyie etum wananchi ele kilikwai, niisum pookin amu kebaik pookin, na kidim aisuma tenkolong pookin, tenkata nayieu, ore ake peetum, na kidim ninche serkali ainoto naashuki te wananchi amu, kelimu ninche wananchi enatoki nayieu, neliki sirkali tenkata dorrop, netumoki serkali ainoto iduat oltung'anak pookin lenye otii inakop, netumoki atayiolo ajo ena nashuki naretisho. Ore teine, netumoki sirkali atudupore.

Ore ninye University e Tom Mboya, naa University sapuk neshilari tolosho le Kenya, ore ninye ena University, netii kaunti e Homabay. Ore ena University, naa kishooyo ninye courses pookin naata inkulie univasitini. Ore ena University, na keeta nkumok, keeta nkera kumok onkwapi pookin onkabilaritin pookin. Ore enikiidim atomitoki naa ijing ninye University e Tom Mboya, naa enimiata appointment, eniare, enitu nchopo esidai, eneuni enitu nai iimu orrekie sidai ojing'ieki sukuul arashu nitu omonu tenkaji ijing sukuul. Neekimitoki naa ina ijing.

Ore enaiko peyie aitayiolo CB,ajo keeta iropiyiani natupurroki te akaunt ai, naa ore enedukuya kang'asa naing'oru inamba esimu e KCB, nawoshoki nang'amaa naliki ajoki atupurroyieki iropiyiani peyiolou inaarruoshuo. Eniare, aterewaki orkilikwai tonkoitoii are. Ore enkoitoi edukuya kaidim atoliki tenkoitoi e email arewaki ninche, ormesej te email, naitayiolo enataase. Naliki esiana oropiyiani natupurroyioki. Naitoki arewaki ormesej tesimu ai, najoki esiana oropiyiani natupurroki, esaa natupurroki, narewaki akaunt number ainei, peyie etumoki atayiolo inaarruoshuo. Neidimayu si, nalo nanu abaya enkopis e KCB enye.

Ore eninko peyie iyas entemata tolosho le kenya naa kenarikino ningerr kewonpeyiolou olosho le kenya ajo kenare niyas entemata kenare nilo nkofisini esirkali nanare nishooyo ena temata nilo niya inkarrn inonok niya inamba enkipande ninchooyo inkarrn inonok pookin niliki sii ilopisani lesirkali ajo iyieu niyas ena temata eimu enkoitoi e internet ore teine naa kearriyianu ilopisani nikincho naanche entemata tenkoitoi e internet tenkata natadua ninche peyie kincho.

Ore eninko peyie iger enkarna ino te KUCCPS portal, naa ore enedukuya, kenarikino nilo cyber. Peyie itum oltung'ani likiret. Ore pilo cyber, nijoki oltung'ani otii cyber, mikintobiraki akaunt e KUCCPS. Kenarikino niata inamba enkipande, KCSE index, enkarna esukuul apa nidipa. Ore teine, naa kidimayu nipik enkarna ino, portal e KUCCPS, nitumoki naa aing'oru sukuul niyieu eimu enkoitoi e KUCCPS portal registration. Ore teine, naa keeku ketii naa enkarna ino KUCCPS portal.

Ore technology naasishoreki te IEBC tolosho le Kenya, naa kakumok kake eetae are naibala. Ore enedukuya, keetae biometric voter registration system. Ore ena system naa orkimojino eshilaa. Ore peyie ipik orkimojino, ena system, ning'oru naa ina registration system anaa ketii ilo kimojino ena system anaa metii. Ore eniare, naa keetae electronic voter identification system ,arashu EVID. Ore teina oitoi, naitumia naa IEBC, naa ninye eyiolounye enikunari egelare. Ore kuna technology naa keretoki Kenya metayiolo siasa enikunari.

Ore inkiasin naishoori te huduma centre, naa kaikumok. Ore enedukuya naa birth certificate application. Ore ena naa kishooyo satipiket einoto. Nitoki si aku kishooyo, National Identity Card, enaa I'd. Ore ena I'd, nanye intumia oltung'ani tepooki wueji pookin nilo neyiolouni naajo ira ole Kenya. Ore eniare naa kisho, naa sininche inkera nagira aisuma entoki naji Helb loan application. Ilooni naishooyo sirkali aretoki inkera enkisuma nemegol. Neetae si enkae kias naji NTSA. Ore tekuna kiasin pookin, naa ketum naa wananchi tepesho arashu toropiyiani nara kutik oleng.

Ee ayiolo ajo kidimayu naing'oru nalak passport eimu Citizen. Keifaa nalo portal e Citizen, ore peyie alo portal e Citizen, naing'oru naa arashu nai log in account ai, aitumia inamba esimu arashu email, nenarikino napik entoki naji password peyie atumoki atijing'a. Orr paidip, naitumia naa details elaata e passport alak passport ai. Ore paidip, naitoki aing'uraa eneyia naa elaata ena passport aidipa atalaa. Ore paas ina, naa keeku aidipa atalaa ena passport, naa kaidim aitumia ashomoyie ewueji nayieu.